HELB ko chepkondok choton kikojin kipaomaminik chebo sugulishekab barak sikotoretekee icheket, chepkondochu kotun koliboni icheket yekatar sugul anan yekanyor kasishek icheket, missing' chepkondochu kekoni yon kenyit formit agenge ako formini kinyiten missing' komosto nebo cyber ingiwe cyber ak kotebenen chitap oloton kole itinye kipandet ii ko yelenji ei kolenjin somonwon nambetab kipandengung, yekeitar yoto kolenjin konon kipandetab sigik kebir pichait ak ityo kiyokto yekeitar yoto kolenjin kiisomonen aecondary sugulit ingiro konyit formit noton nebo somanengung, Secondary nekiisomonen ak primary nekiisomonen, yekakotar yotok kotebenen eleibunu konyit inendet county nebunu ak sub county ak location nekeitar yoto elebunu, kotebenen eleu family nengung kotebenen mokornondit nebo family nengunget kot ko ichi neterter konyit kotko ibunu family nematerter missing' anan nemiten chepkondok komiten lesirto inendet nekeitar yoto kokochobok koroito nekekure profile nengung.

Muswagnatetab kasari, ko kikotoret kasitap temisiet eng kokwet nyuu, anan eng koret neabunu anendet. Netai, ko kikotoret eng ng'alekap konoretap kesutik che kakikes temik. Mitei guniok che kikechop ak kerichek chotok kiboisie kekonori kesutik chekakikes kotepsoo eng kasarta nekoi amatkongemak. Imuch ikonor bandek, marakwek, ak viazik, ak tuguk alak tugul chekekes en mbaret ng'ung eng kasarta ne koi amatkongemak. Ngiboisie guniok chu akinde kerichek chu kikichope muswagnatetab nebo barak. Kora, ko kikotoret eng ng'alekap kebar tumdo notok bitei eng mbaret. Tumdo, ko kou yekingen tugul koimuchi kwame amitwogik minutik chekegol inyendet. Nguni ko kikechop kerichek eng muswagnatet nebo barak chekibite kobar tumitok. Kou yekibo keny, yekikisemberi mbaret, ko kiibe kasarta ne koi, akimeche biik chechang. Ko eng kerichek chu, ibibite. Eng saishek tutukin ko kakobar tumdo akokimit bandiat amu amkomi kiy nerebe amitwogik. Kora, muswaganet ko kikotoret eng ng'alekap kabatishiet. Kikobit-kikobit mashinishek anan trotok che keboisie kebati mbaronik che kikichope muswagnatet nebo barak. Nitok anyun ko kikwai boisietap kabatisiet

Miten kelchin neo ngebaiien musuaknotet tab kasari en temisiet, missing en minset anginaga bekangebis minutik choto cheitinye en imbaret ng'ung ih. Kechinet netai ko ichuchuche kasarta noto kobaisien, iyae baishet ng'u Ng nebo ibmar. Kebaisien mukswanotetab kasari neuu I atisien ting'ok ih ibaisien kasarta nenuach kosir Yoon kebaisien I atisien eut ng'ung. Akot ibosishei ibaisien kisak natetab kasari kichoben musuaknotet nebo barak ih kochuchun kasarta noto ibosishei nebo aeng musuaknotet tab barak ih kochuchi chebkondok choton chekatakibasien imberet ng'ung noton koyae kasitab kabatisiet anan temisiet koek raisi missing kou nguni, ingibaisien ting'et ibat Ibat imbaret ng'ung I aishen chebkondok chetutikin kosir yankesir bik kobat imbaret ng'ung mara ingibitishen kerichek ko rahisi kosir Yoon kokebat imbaret nebo somok ko musak notet ko kikochuchuch bik choton komache sikoyai kasit ae kasit mashinit agenge kosir yankatecheng'e bik taman .

Ngiam miandob burasta komuchi konamin nyasutik che yachen cheu chu awendi amwae. Netai, koimuch ibet sabet ngung. Kou yeongen, kiyagik chekanam miandob burasta kobeti sabet nywa eng kasarta ne nwach. Miandob burasata, komuchi kwai chito kobet sabet nyi akine eng kasarta ne manai. Nguni ngiyam pendop burasta, ko imuch ibet sabet ngung ak biik che nekite inyendet kora, kobet sabeshek kwak. Mianitok kora koimuch konami mianwogik alak, che imuch komandaenin kwamin moet, komandaenin ibet beek eng borto ng'ung. Ako niton, koyache kemutin sipitali. Ako ngimi sipitali, koyache nguni kekonin kerichek che boisie chepkondok chechang anan che kali. Niton komuch kokochin kasi neoo biiik chebo familia neng'ung'et koribin eng sipitali. Ako eng yelet, koimuch ibet sabet ngung akakwai boisiet neoo. Ane achame pendo mising kosir amtwogik tugul. Kou yeongen, amitwogik che kibo keny, koki pendo. Akwane achame amitwogik che kibo keny. Asacham pendo, koteche borto nyu, akotindoi tuguk chotok bo protein, cheripe borto nyu matkonama mugonjweshek alake, anan mianwogik chotok koromen. Pendo ko anyiny nea ngiamde amitwogik alak cheu kimyet ak muchelek. Ako notok anyun achame aame pendo.

Kou yekingen tugul asikechanjan ingokaik keboisien kerichek che koromen mising ago kerichechuto komuchi koip nyasutik che yachen eng bortoab chito. Netai komuchi kwai kobet sobenyin chito ngyam bendab ingokiet ne kakichanjan eng kasarta ne nwach koimuch ibet sobengung inyendet ndamun kakiboisien sumu kechanjani. Kerichechoto ko kikichoben sumu ago mogororon eng bortab chito. Ngyam koimuch kotonaton agutanik chemi moengung ak ibet sobengung. Kora koimuch konamin ugonjwaisiek chebo kasarta negoi cheu kansa ak ugonjwaisiek alak che imuch, che koromen ak kwai chito kobet sobenyi. Imuch konamin ugonjwet nobo kansa komotindoi kerichek ak kousin en kasarta negoi ago englet ibet sobengung. Kora imuch konamin ugonjwaisiek cheu chotok, igose kolole moet komandaenin, ngistenani. Nitok anyun ibete beek eng bortangung ago yoche kemutin supitali. Ko ngiwe supitali nguni biboisie chepkondok che chang kosir bendo noto kakeam ago nitok anyun kogoching biik chebo familiane ngunget ak biik che negite inyendet kasarta negoi koribin eng sipitali ak chepkondok.

Kikochut orit missing muswoknotet notok po kasari eng kasitab temisiet an kabatisiet eng emet ap Kenya. Nitok akosubkei ak amunee ne kabatisiet ne kakiboise muswoknotetap kasari, iboisie kasarta nenwach kosir nekeboisie tuguk che kibo keny. Kora iboisie chepkondok che tutukin eng muswoknotetap kasari. Kou nguni ngiwe kasitap kabatisiet, kikoyan kabatik kole icheket koboisie toroktok kobati mbaronik kwak. Asikochopchikei kasit notok bo minsetab minutik. Nitok ko kosubkei ak neiboisie kasarta nenwach. Kora ngiwe semberetap mbaronik, ko kikoyan kabatik kasit notok kiboisie kerichek che kikichope muswokanotetap kasari, kesemberi mbaronik kwak. Kerichek chebare tumdo eng, eng chakchinet nemii barak, ako che boisie chepkondok che tutukin kosir semberisiet. Ngiwe kora konoretap kesutik anan amitwogik chotok kakikese eng mbaronik temik, iboisie chepkondok che tutukin, ak kora ko konori-ko konori tuguk kuk kotebi betusiek chechang eng choge amang'emak. Akoi besiet nekenyoru beit neale chepkondok chemii barak. Kora nginyo kasit notok bo ripsetap kiyagik, ko kikoyan temi-temik koboisie kerichek chebo muswoknotetab kasari kokor tugwak akobit tugwak simatkonam mianwogik. Akot kora, ko keboisie kerichek ap kasari keistoi mianwogik chotok name kiyagik.

Kokoyan kabatik chechang ngomnotetap keboisie mashinishek chotok keteke eng baetap kiyagik. Kou nguni, mitei mashinit notok keboisie kekee chego. Mashinit nii kendoi stimet akerot kinetap teta, kokee chego en kasarta ne nwach kosir yakataboisie kabatindet keut nyii kokee chego. Kora mashinit kokee chego tugul kobek ing konet ama-amanget inendet, kosir keutap chito. Kora kokee inendet chego che tililen kosir yokotikokee chego chito ne chapu keut sikongemakis chego. Kora komite mashinishek chotok keboisie keng'ae amitwogikap tuga. Bichotok keng'ae bandek asiketup silage chotok ame kiyagik kokemei emet. Kora komii mashinishek chokeboisie ketone amitwogikap tuga komengechitu. Amitwogik cheu morongiot ketonatonchine tuga komengechitu keboisie mashinishek chotok. Kora komite mashinishek chotok keboisie kekonori tuguk anan chego chotok kakikee en kiyagik. Mashinishek chutok koketeke icheke akokonori chego eng kasarta ne koi amang'emakis icheket. Kora ko kokobit mashinishek alake che keteke chekeboisie kebae tuga. Mashinishek chu kekontrolene kompyutaiat asikwai kasit notok bae tuga kou chito icheket. Mashinishek chu, ko koai kasitap kebai kiyagik konyunyumit missing.

Ui mising' eng' temik chotok mengech konyorchigei mashinishek chotok ketekei chotok kiboishe eng' kasitab kabotishet hasa chotok kiboishe eng' kabatishetab minutik ak chotok kiboishe keboei kiyakik nitok kosupkei ak temik chotok chechang' kokolei minutik akoboei kiyakik chotok konu tukuk chekiomei eng' kaa kityok ichek chechang' mising' komataminei tukuk chotok kioldoi sikonyorchigei chepkondok ako uyekingen tugul ko mashinishek chutok komokchingei chepkondok chechang' asikobit ial anan sikobit inyorchigei nganda kora komitei mashinishek chotok kekoitoi kampunishek chebo mung'aret sikolupan kabatindet mutyomutyo anan kukanyorchigei chepkondok tutigin kolipan nitok kokikotoret kabotik chechang' chemengech konyorchigei mashinishe chutok mashinishek chutok konootin kobo loan kora komitei mashinishek chotok ikoitoi serikalit ak kipagengeishek chimabo serikali sikotoret kabotik kanyorchigei kabatishet nekiboishe muswong'natetab kasari nitok ko kokotoret kabotik chechang' kora konyorchinigei tukuchuto kuu ye kingen tukuk mashinishek chutok koyoei kasitab kabotishet konyumyumit ako nitok ko kabatindet ake tugul komokchingei tukuchuto sikoek nyumnyum kasit

Chang kewelutik che kianyorchikei eng mbaret nyu yekingatau aboisie muswagnatetab kasari. Kobate notok, ko kiamuch aistoege kewelutik chutok. Alak eng chotok che kianyorchikei, ko ngikatau aboisie muswaganatetab kasari, koyach aboisie mashinishek chotok kweriekey eng mbaret nyu notok bo minutik, ak ole abae kiyagik. Ako nitok anyun, ko kingatau kimatinye biik chotok inget kokwerie mashinishek chutok. Akiyach anyun abet chepkondok chechang taamu ki ngapkotelel boisiet eng mbaret nyu. Akisaistoegei kewelutiet notok, ko kiyach anet biik chuk chebo kasi, anan kiasir chito nonyikoneti icheket ole kikweritoi mashinishek chutok. Kora kewlutiet age nekianyorchikei kora, ko yakabet kimnatet ap stimet, koteleli boisiet eng mbaret. Ako nitok, koki-kokonu asenet neoo taamu imuch kobet kasit notok kekee chego. Ako sikia-ki-kiamuch aistaege nitok, kingaal mashinit notok bo jenereta, notok imuch kokwerie boisiet kokabet kimantetab sitimet. Kora, ko kimatinye biik chotok imuchi anan biik chekikosomanchi ole kikweritoi boisiet keboisie muswaganatetab kasari. Kou nguni, ngapimeche ibit mbaret ngung ibosie kerichek, komeche chito notok inget, anan ne kikosomanchi kerichek

Chang boishonik ab chepkondok mi simet Ako alak kochu awendi amwae netai kochepkondok Chemi simet koimuch iolishen Alan ilipan tuguk en tuket iboishen mpesa imuch iib tuguk ngometinye rapinik en eungung anan lolet atya ilipan iboishen mpesa kokocham biik lipanetab tuguk en tuket iboishen mpesa ndamun kokoisto ngalek chotet bo chorset ak betet ab chepkondok ngi Wendi Bii olishei akora toreti tililindo tamun mokinome chepkondok kiliponen simoit kityok kora boishetab chepkondok choton mi simet koimuch iboishen iyal eataem ak bandol chotok kiboishen en simet kebirtoen ak keboishen kechuten mtandawet kichuton tugul inyorchinikee eng empesa ana imuch ial dairekt eng benkit ipoishen chepkondok choton mi simet nebo oeng ko chepkondok Chemi simet koimuch iboishen iurerenen urerietab kasino kasino kou ureriet nekinyilen chepkondok kokeureren imuch ipet chepkondok en urerioni anan kenyikuun kou elekukechesante inyendet Ako nitok komoche chepkondok Chemi simet sikoik roisi urerionitok amun kiurerenen simoit

en kasari kimiten kokokochanga oratinwek chekeriben chepkondok alak ko chu owendi amwae neta koimuch ib chepkondok kuk benkit akibinde olotok anan ikipikonor en olotok ngip chepkondok benki komi oret netos inde kotebitos en olotok akoitos akochangaa amotwoe chi chepkondok en benki akoi beshet nekemach iboishen ip kekonin inyendet chepkondokuk nepo oeng komiten notok nepo simoit simoit koindo muswoknotet nebo mpesa mpesa koimuch ikonoren chepkondokuk ako imuch inemu sait agetugul nekemach nitok koret neboishen biik chechang koribe chepkondokwak en emetab kenya ngamun roisi akinemu chepkondok kuk en chokyinet yekemach iboishen kora komiten muswoknotoshek cheu chotok chepo mshwari cheikonoren chepkondokuk akoi kasarta nekemach imuch ikonor chepkondokuk ile amoe akonor arawet agenge komiten ele kelokendo en olotok bo mshwari kora imuch ipesenchi chito chepkondokuk atia beshet nekemach ilenchi koyokun chepkondokuk yekokoiyo chutok ko oratinwek chekiriben chepkondok

Ngandan tindo komonut neoo mpesenwokik chebo dichital ii kochang koimutik che tindo icheget ak kwalak en koimutik choton kochuto owendi amwae netai pesenwoki chu koimuch ilipan konyil mara oeng anan konyil mara somok eng chepkondok che kikesom nitok kokosupke ak ne pesenwoki chu koitos mising tamun chepkondok chu iliponi anan iyeenywan kotegemeonen chito nekipesenun anan kampunit nekipesenun chepkondok choton kora tuguchuton koimuch koyai kindein srb ngap iwe sikopetun chepkondok cheiliponen pesenwoki chutoki kondei bichutok kitabut notok bo srb ameinai inyendet kotun ndelen besom chepkondok kimosto ake kokindein kitabut notok ngandan kichepkondok chetutukin nyilipan chepkondok sikisten en kitabut notok chechang kosir chekikesom chepkondok anan tuguk choton kora chotok bo pesenwoki bo dichital ii ngapi komi tuguk cha keibu kou bikibikisheki ak tuguk chechotok kiboishen en korik kongotemenenin ilipani nyokewektaenenin Ako kikailipan akoi kwenet iwendi asaret chito nekikailipan konekit itar ak inyokeibenen tuguchotok tamun katemennenin teilipan nitok kokoimutiet neoo en pesenwokij

Ndatinye mashinishek chotok kou biik eng mbaret nyu nebo miwek, kochang boisonik che ametochini ananendet. Alak eng boisonik che awendi ametochini mashinieshek chutok kuu biik, ko netai, ko semberetap miwek. Kou yekingen tugul, semberetap miwek ko kasit neui ako neipe kasarta ne oo. Ako kotinyorchinkei mashinishek chutok kuu biik, asikosemberun mbaret ng'ung nebo miwek, iboisie kasarta ne mingin, ako notok kochuchunun chepkondok chotok iboisie eng semberetap miwek. Nebo aeng ametochini temet anan tiletap miwek. Kou yekingen tugul, tiletap miwek, ko kasit ne ui missing, akomakchinkey biik chechang. Ako kora, ko korom kasit nitok taamu mitei tiong'ik orit mbaretap miwek cheu ndarok chesuse biik cheteme miwek. Angotinyorchikei mashinihsek chutok kou bik, ko-konyunyumin kasit notok po kabatiseitap miwek taamu, akoi kotemun miwek eng chakchinet neoo amamite, mamite kaiwetap tong'ik chotok suse biik eng mbaret orit. Nebo somok, kasit ne ametochini, ametochini laetap miwek kekanapchi tinget. Kou yekingen tugul, kekanap miwek kopa tinget ko kasit ne korom taamu imuch kobut chito akomeche biik chechang chekanapi miwek taamu nyikis kasit notok. Kemetochi mashinishek chutok

kocham biik boishetab moshinishek en mbaronik cheechen kosupkee ak amunee cheuchu owendi amwae chome biik koboishen moshinit en kasitab kesishet en mbaret neoo tamuni moshiniti koyoe kasiten kasarta nenwach kosir biik chotok bo kasi nitok kokosupkee ak amune ne moshinit koyoe kasit amongete inendet kosir biik chechang chanyokwoe kasit en mbaret en kasarta nenwach akakongetio icheket kotelel kasit ko moshinit koyoe kasit ip koporok amanget inendet nitok konekokwai biik kocham moshinit kosir biikab keut nepo oengi ko moshinit koyoe kasit komie kosir chitab keut kou moshinit nguni koimuch kokes beek tugul en mbar anan kokes miwek tugul en mbar kou kosir chito imuch kometot alak yekakonget inendet moshinit kora komoche ripset nemi ngwony kosir biik chechang kou yekingen tugul imbaret neooo komokyinkee biik chechang en kasitab kesishet sikobek boishonotok ko moshinit koyoe kasit koinegen akonitok anyun komoche ripset nemi ngweny anan kosir yokotok biik chechang kou yekingen tugul ko biik chechang komoche ripset nebo barak ako nitok komoche chepkondok chechang kosir moshinit

en kokwet neobunu anendet kokokoboishen kabotik chechang muswoknotetab kasari eng ripsetab kiagik alak en oratinwek choton boishen kabotik chebo kasari kochu owendi amwae netai koboishen ichek moshinit notok ketekee en keetab chego moshinini irochi kiinaikab teta kokei chego en chokyinet nepo barak koboishen kasarta nemi ngwenyi ak tililindo nebo barak oret ake neboishen kabotik nepo kasari konotok kitilen amitwogik anan kitemen amitwogikab kiagik komengekitun mi moshinishek chotok tonotoni amitwogikab kiagik komengekitun akomi chotok keboishen kengoe beekab kiagik asikwam icheket kora komiten amitwogik choton bo kasari chekeboen kiagik miten amitwogik chekioldo en tugoshek chekikichob keboishen muswoknotetab kasari chetindoi tuguk chechome borwekab kiagik cheikochin kiagik koko tuguk chechang anan chego ak banyek chechang kora kokoboishen kabotik muswoknotetab kasari en kanyaetab kiagik chetindoi kanyoik choton kikosomnchi kanyoisetab kiagik chenootin mising en kokwo tinwek

mito kokwoutik cheisubi bengishek asikobesenchi chito chepkondok alak kochu owendi omwoe netaa bengishek komopesenchichii netom konyit taman ak sisit chepkondokwak nguni neta kolenchinin inyon akibandengung asikonai ngokit kenyishek taman ak sisit maiyanat en emetab kenya ngebesenchi chito netomkoit kenyishek taman ak sisit chepkondok moiyoni ngotutik kab emet nepo oengi bengit komopesenchi chito chepkondok nekikinde crb nguni kokere ichek koboishen komputainik ngokip pesendo en komosta ake akotom akitemen ilipan anan kiimwei simelipan kindei yoton bo crb nguni kokere icheket kokindein yotok komopesenun ngo kikindein nepo somok bengishek komopesenchin chito chepkondok nemokoimuch kolipan nguni nyokokere icheket mokornondit netinye sikonai ngimuchi ilipan chepkondok chotok yekalipanun yekopesenun icheket ngotemenenin nyokwoldo mokornondingung notok kikeborchi icheket nebo let ko bengit koker chito nemotindoi kesishek chechang eng' polis ngunon nyokopendi koboishen koroito notok bo kud kondukt sikonai

Kararan kokoboishen temik moshinishek yonmine mbarenikwak cheechen kosupkee ak amune cheuchu awendi amwae netai moshinishek koboishen kasarta nenwach koyoe boishet nekoto kiyoe kasarta nekoi kokokiboishn eut nitok kosupkee ak ne moshinishek koyoe kasit en saaishek Chemi baraki mongetos icheket ak yoe boishet ip koborok ko ngeboishen euti ko ngetos biik akwae kasit en kasarta nenwach nebo oengi kongeboishen moshinishek en mbaronik kowo koome chepkondok chetutukin kosir Yoon kototokeboishen eunet moshinit komoche chito agenge neyoe kasit anan nekwerie moshinit notok kongeboishen euneki yeiyoe kasitnotok komoche beek chechang akomoche chepkondok chechang icheket tamun moche koyai kasit en kasarta neoo nekotoyor moshinit en kasarta nenwach nepo somok ko mbaret nekakikolen moshinit inyorchinikee kesutik chechang tamun moshinit kokikebimani anan kikobiman kipsomaninik leindeito kesutik sikorurio icheket en chepchepindo nepo Barak ak ruret nemaktaat en mbaret agetugul nebo kabotindet Ngunon kokaran

Mitei korotwek chechang' kukakiboishe muswong'natet notok bo mpesa ako alak ko chu awendi amwoe netai ngeboishe mpesa konyumyumi kayoktoet ak kanemunetab chepkondok kou ye kingen kokokoit olo tugul eng' emetab Kenya tukoshek chotok bo mpesa mpesa kora koimuuch iyokte chepkondok koba chito age netindoi mpesa imetei yotok imite amainakte wii nitok kokokwai kasitab kayoktoet ab chepkondok konyumyumit akonaak mising' eng' biik chechang' eng' emetab Kenya nebo oeng' ko muswong'nata nitok bo mpesa ko imuuch ikonore chepkondok kuuk imuch ikonor chepkondokuk amakiyochi kii kosir yo kataiibe benkishek pikekonorun chepkondok ko koimuuch kaipel chepkondok chekebube iwendi benki ak kora kukaketilenen chepkondok chotok kiribe eng' benki kora mpesa indoi chepkondokuk eng' yotok lekitenen ako makitilenen kii nekiribe ak kora koimuch inomu chepkondokuk eng' kasarta nemeche nebo oeng' ko muswong'nata ndani bo mpesa kokwai kasitab lipanishet eng' mung'aret konyumnyumit mising muuch ilipan tukukuk eng' yotok imite chekeale eng' oret nenyumnyum mising nito kokwai mung'aret continuity akoek rahisi mising'

Mitei tuguk chechang che kerutchin kejirek chepkerichinik ako che alak ko che awendi amwae. Netai komitei kerichek chotok kerutchin kejiriek yekamyan chepkerichot. Ko komyan kejiriet, kekure chepkerichondo notok kikosomanchi kanyaisetab kiyagik. Nyikoro kejiriet ni kole nee neame. Atya korutchi kerichek che inyai mianotok kanam kejiriet. Nitok kotoreti kejiriet kosob amatkobet sabet nyii inendet, asikokochi kaimutik chechang kabatindet. Nebo aeng, komite chotok kerutchin kejiriet sikoter mianwogik che kakikas kole bwananu. Mitei mianwogik che inamigei kejirek cheu chebo maikutik ak alak. Ko um mianwogik chutoch, koimuch keter kokakirutchi kerichek chebare mianotok kolen kochut borto. Nebo aeng komite chotok bo vitamin che kerutchin kejiriet. Atya komite kora chotok toreti kowek kokimekitu. Atya komite alake kora che kerutchin kejiriet sikobar sikobar tiong'ik chemii moetab kejiriet, anan che kekore keji-kejiriet. Chutok tugul, kotoreti kejiriet eng borto nyi kokimit akosich afya ne kararan. Bo komonut kerut kejiriet eng kasarta ne magat.